Ũngĩkorwo wĩ mũrĩmi rĩ, no wĩige mahiũ, kana ũhande indo mũgũndainĩ waku. Angĩkorwo ndũrĩ na mũgũnda mũnene rĩ, na nĩ ũrenda kũiga mahiũ rĩ, no wanjie na kĩndũ ta ngũkũ. Wĩigi wa ngũkũ ti ũndũ mũritũ, nĩtondũ angĩkorwo ndũrĩ na kiugũ kĩaga kĩnene, no wethe karaĩ, na matumbĩ, na ngũkũ ingĩkomereria. Ngũkũ ĩyo yakomereria, nĩgũtũra tũcui, tũcui tũu nĩ ũgũtũrera, tutuĩke ngũkũ nene, nanĩguo ũkwenderea, hau nĩho ũkoraga mũndũ anjirie na ngũkũ igĩrĩ, na rĩu ena ngũkũ nyi ngĩ, nĩendagiĩ matumbĩ, na no ajie gwĩka maũndũ mangĩ.

Angĩkorwo wĩna mũgũnda mũnene na ndũramenya ũkũhanda kĩ mwaka ũyũ no ahande mboco, wega wa mboco ũgĩcirĩma itirĩ wĩra mũingĩ, mwaharĩria mũgũnda mũhande, ihinda rĩa kũgetha ũgethi wa mboco to mũritũ ta wa mbembe nĩ tondũ mboco icio nĩ kũmunya mũkũmunya arabu mwethe kĩndũ ta kĩratathi mũhũre mboco icio mwarĩkia kũhũra mboco icio mũcihuhe nĩguo mũhuhe mahuti, arabu no mũrĩe kana mwendie

Rĩrĩa wahanda irio mũgũnda rĩ, nĩ wega ũgaciroraga. Ciakũrakũra, nĩ wega ũgathiĩ kũrora angĩkorwo ria nĩrĩkũrĩte, angĩkorwo kwĩna ria, nĩ ũkũmunya ria rĩu. Wega warĩo, no ũrĩhe mbũri angĩkorwo nĩ ũrĩ, kana ng'ombe, ona kana mbũkũ, koguo ũngĩkorwo wĩna mũgũnda, mahiũ maku matingĩrarĩra, nĩ tondũ ria nĩ irio, kũrĩ mbũri, kũrĩ mbũkũ, kana ng'ombe.

Ũngĩkorwo wĩna ũndũ wa gwĩka na ndũrĩ na mbeca cia kũigana rĩ, no ũgerie kĩndũ ta gũkomba, tarĩngĩ ciana nĩirenda gũcoka cukuru, na ndũrĩ na mbeca njiganu cia kũmarĩhĩra bithi, kana ũkore mbura nĩyanjĩtie, ndũhandĩte, na ndũrĩ nambeca cia kũgũra mbegũ, no ũthiĩ kũndũ ũkombe mbeca. Kũndũ ũngĩthiĩ nĩ kũndũ ta bengi. ũngĩthiĩ bengi uge nĩũrenda gũkomba mbeca rĩ, nĩmaroraga ũrenda gũkomba mbeca cigana, ũrenda kũrĩha mbeca icio na ihinda rĩigana atĩa, mangiona nĩũkũhota kũrĩha mbeca icio ũrenda kũhoya, na ũrĩhe na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩ, nĩmagũgũkombera mbeca icio.

Rũrĩrĩ-inĩ rwa Gĩkũyũ-rĩ, arĩ marĩkũhanda waru-rĩ, mĩeri ĩtatũ ĩngĩthira, waru icio nĩ, noũcigethe. Na noũcigethe cirĩ ciaku cia kũrĩa na bamĩrĩ yaku, kana ũcigethe cirĩ cia kwendia. Angĩkorwo wĩ na mũgũnda mũnene-rĩ, Andũ nĩmethaga Andũ makũmateithia kũgetha. Ta rĩngĩ nowethe Andũ a wĩra na marĩkia gũkũgethithia na gũgũkuithia waru icio ũkamarĩha. Nĩmarĩhagwo ta rĩngĩ magana merĩ, kana magana matatũ kũringana na ũrĩa wĩra ũigana na mũgũnda ũigana atĩa. Tondũ angĩkorwo wĩra nĩ mũingĩ, noguo ũgwetha Andũ aingĩ. Kana angĩkorwo nĩ Andũ anini ũmarihe mbeca nyingĩ.

Thikũ ici angĩkorwo wĩna thĩna wa mbeca rĩ no wone mbeca na njĩra hũthũ mũno tondũ no ũkomberwo mbeca icio kuma kũndũ ta bengi. Kana no ũkomberwo kuma ikundi~inĩ cia andũ. Na wega wa thĩkũ ici tonginya ũthie bengi nĩgũo angĩkorwo nĩ urenda gũtũma mabeca, angĩkorwo nĩ ũrenda kũgũra kandi ya thimũ tonginya wĩke ũgũo. Thikũ ici no ũtũme mbeca na thimũ yaku, ũrute mbeca kuma bengi~inĩ ũcige thimũ~inĩ nigũo angĩkorwo nĩ ũrenda kũrĩha maaĩ, kũrĩha thitima no ũrĩhe na thimũ yaku.

Gwitũ gĩcagi-rĩ, kũrĩa cucu witu aikaraga-rĩ, nĩ akoragwo na mbũri, na ngondu. Rĩrĩa twahinga cukuru-rĩ, twathiĩ gwa cucu-rĩ, twĩragwo tũkarĩithie mbũri icio, na ngondu. Wega wa cio nĩ rĩrĩ, ũngĩkorwo ũgĩbatara mbeca cia na ihenya-rĩ, no woe mbũri ĩyo, ũmĩtware gĩthinjĩro, ũmĩendie, wone mbeca. Kana, wenderie mũndũ ũngĩ, tarĩngĩ akorwo nĩ mũrĩmi ũngĩ no ũmwenderie, na wone mbeca cia naihenya.

Thikũ ici kwĩ na kambuni nyingĩ mũno cĩyumĩrĩtie kũrĩa andũ mahotaga kũiga mbeca ciao. Andũ acio moka hamwe rĩ ta rĩngĩ ũngĩenda gũkombithio mbeca nĩ kĩama kĩu no gĩgũkombithie mbeca, angikorwo ũrenda o kũigithia ta ringĩ no uge ndĩrenda kũigithia mbeca ciagana ũna, ta ringĩ no ũge ndĩrutaga ngiri ĩmwe o mweri mĩaka ikũmi. Mĩaka ĩ yo ikũmi ya thira rĩ, no ũcokerio mbeca ciaku kana wenda kũigithia na ombeca ciaku kana wenda kũ endelea kũigithia na o, no ũ endelee. Kambuni ici nĩ nyingĩ mũno mũno na nĩ wega ũtanathiĩ kũndũ ta kũu kwĩnyandĩkithia nĩ wega ũkarora angĩkorwo nĩ andũ amaa, ndũgate mbeca ciaku.

Ũgethete waru rĩ no ũciendie kũndũ kũingĩ, angĩkorwo nĩũrenda cia kũrĩa no ũgaye imwe wĩkare nacio mũciĩ mũkarĩyage we na andũ aku kana no ũciendie kũndũ ta hoteri-inĩ arĩa marugaga, no ũcitware macukuru-inĩ mũno mũno cukuru ĩrĩa ciana cikomaga nĩmekũgũra irio ciaku, kana no ũcitware ona thoko-inĩ ũkenderia arĩa mendagia thoko makenderia andũ arĩa magũraga.

Angĩkorwo wĩna mũgũnda nĩ wega wahanda irio, ũkairiga mũgũnda waku gĩtũmi nĩ gĩkĩ, kaingĩ nĩ ũgũkũra kũrĩ andũ marĩithagia ng'ombe kana mbũri ciao, na maticiroraga, cirekagio igathie ikahata hwainĩ igathiĩ ikagĩrwo ikainũkio, kwoguo angĩkorwo wĩna irio mũgũnda rĩ nĩ wega ũkairiga nĩguo mahiũ ta ma ng'ombe, mbũri itigoke kũrĩa irio ciaku ona ningĩ kwananga kĩrĩa ũhandĩte mũgũnda-inĩ waku.

Ũngĩenda kũgĩa na mwĩrĩ mwega, kwĩ maũndũ ũbatairwo gwĩka. Wa mbere, nĩ wagĩrĩirwo kũrora kĩrĩa ũrarĩa. Waruga irio, geria gũkorwo na indo ta matunda, indo ta nyeni, angĩkorwo nĩ ũrugĩte kĩndũ ta ngima, ũkarĩa na nyama na nyeni. Angĩkorwo ndũrĩ na nyeni nĩ wega ũkarĩa matunda, nĩ tondũ indo ici nĩ itaithagia mwĩrĩ mũno, nĩ itaithagia na gũtheria mwĩrĩ ona gũthambia thakame. Ona nĩwega ũkaumaga nja, ũgathiĩ handũ na hangĩ, mwĩrĩ waku ũtige gũikara handũ hamwe.

Bũrũri wa Kenya nĩ bũrũri mũthaka mũno tondũ tĩri wa gũkũ nĩ mwega na ũrĩmi, ũngĩenda kũhanda irio nĩ kũhanda irio nĩ ũkũhanda, ũngĩenda kũhanda mĩtĩ nĩ ũkũhanda na angĩkorwo ndũhandĩte kĩndũ kaingĩ rĩrĩa kwaura nĩ ũkoraga indo ya nyeki igĩkũra mũgũnda-inĩ ona kana gwaku nja na nĩ gũtũmaga kũndũ kũu gũthakare mũno angĩkorwo no wende kwanjia ũrĩmi mũndũ ethaga mũgũnda, wetha mũgũnda no ũũhande kana ũwoigithie ũkarĩithagia indo ho.

Bũrũri-inĩ wa Kenya rĩ, nĩ kũrĩ mawatho mũndũ agĩrĩirwo gũbuata akĩhũthĩra bara, bara kaingĩ itũmĩkaga nĩ ngari, ona nĩ kũrĩ bunda ,ona andũ matarĩ na ngari. Angĩkorwo nĩũratwarithia ngari-rĩ nĩwagĩrĩirwo gũkorwo ũthiete cukuru wa gũthomera gũtwarithia ngari, warĩkia gĩthomo kĩu nĩũheyagwo marũa ma kuonania no ũtwarithie ngari.